Tijni dwaro lony todwaro gik moko kaka laptop, headphones, extension, stima kaachiel kod mesa mikete laptops gi. Odwaro kombe todwaro kata jalony mapuonjo nyithindo kakonego bedni gitimo tijene.

Odni nigi nengo, lewni ma jogi orwako, kombe, angolo, bulb, kaachiel kod stima. Gik mondiki kata gik mogor.

Gima biro e pacha kaneno gini en osiptal. Pacha paro ni en osiptal maji dhiye mon do mi othiedhgi kokalo kuom tuoche mopogre opogre. Mano e gima aparo.

Ma en otiko mar timo ohala, to otiko ni chon niyudo kokalo kuom ofise mag jo munisipol. Ne chuno ja biashara mondo odhi e ofis mondo mi oyud otiko ni. To kinde ma sani tokochuno ni nyaka idhi idware, inyalo yude kokalo kuom ong'we yamo. Inyalo dware kitiyo kata gi simbi, kata mana gi laptop kata kompyuta, tiyude kamoramora ma intiere.

Gini yudore e alwora wa, to itiyo kode moloyo to sama ng'ato dwaro tich. To irango gini king'iyo ni to in midwaro tich ni, in iwuon to ichal nade? Ijakuo koso historia ni ler alera? Koro gini sana sana obet achiel kuom otiko midwaro sama idwa ndiki e tich.

Chiemo ni anyalo chamo kaka en ni, kata anyalo ng'ado vegetable salad e wiye. Kaeto amdhe gi soda, kata kahero tanyalo kawe kaka ochalni taling'e e mo kendo motwo maber kaetachame.

Ohala ber matek nikech sama itime tiyudo to gimiyudo kae inyalo chulone nyithindo pesa e skul. Kata inyalo yudo chiembi mar odiochieng' kodiochieng'. Kopogre gi mago, inyalo dongri kokalo kuom ohandi mitimo. Inyalo gero kata mana odi moro kalure ni to ohandi ni itime e okang' marom nade. Kiketa keta gik moko mang'eny maber, to tiende ni gimiyudo bende duong'. To ka gimiyudo duong', tiende ni inyalo timo maendeleo magi bende kokalo kuom ohandi no.

Kaneno olwenda to gima bire pacha en chilo. Nikech olwenda ohero kamochido. Kata kinyaloweyoga sandeni kolil, otieno ko tieno idhi nindo tiwegi ka gilil kanyo, ibro neno kolwenda chako biro e odno. Tiende ni chilo manesande ka em kelogi. Kata cho, kiyudo cho molil, ibroyudo kopong'o olwenda. Omiyo mae en gima biro nikech chilo.

Tijni dwaro lomny kendo dwaro ni nyakibed kod stima. Nikech mondo mi itiye, nyaka bedni in gi lony mar tiyo kod mashindni. To mashindni bende tiyo gi stima. To marariyo nyakibed kod omenda miwaro godo tong' gi tiketogi kae. To kagisetoyo nyithindo, to nyithindo gi samigologi kae nyakibed gi kamiiko maber man gi liet miketogie. Gi chiemo malong'o mibro miyogi mondo mi gidong e yo mowinjore.

Ango na tuge gini, nawinjo maber. Kendo nayudo mor mang'eny sana. Kachikra to gini chwala malo kendadwogo kendapodho kama yom. Korka kora, ne en gima ne mit timo. Kendo ndalo ka ndalo, naheroga ni mondo otera kendo mondachikrae.

Kinde moro natiye ot moro manenigi gus, jatenda nopidho gus. An natiyo tich mar ot, kaachiel kod tich mar miyo gigi chiemo. To gimomiyo okahero tijni en ni gigi ger. To sama idhi miyigi chiemo, ginyalo kata chikre kuomi kata ma gisodhi gi dhog gi mabithgo. Omiyo okahero ahinya tiyo tijni.

Mokwongo abrotemo nono ni to ang'o marach momiyo kastama ni ok nyal timo chudo kokalo kuom mbui mare mar bengi. To marariyo, abrong'ise ni mondo oyaw akaont ne oket namba ne mar siri. To bang'e ka waseyawo akaont to warange ni to okang' kokang' mane monegobdni okale mondo mi ochop kama koro onegobedni otime chudo. Kasto abrong'iyo okenge duto te monegobedni iluwo, koluwogi e yo mowinjore. Bang'e tabro konye moyud kakonego bedni ochudo.

Riwruok mar Kenya Red Cross ong'e ahinya e konyo jopiny Kenya. Kendo ndalo mag midhiero, gichopo e kind oganda kendo gireso. Anyaparo kata ndalo ma pi, ohula ywayo ji, ndalo ma koth ng'eny, Kenya Red Cross chopo. Ka oganda ma pi oywayo keto tenge kumoro motwo, kendo gi hakikisha ni gikelo chiemo kaachiel kod mahitaji mamoko ma gikonyogo oganda. Omiyo Kenya Red Cross ema konyo oganda e ndalo mag midhiero.

Gima biro e pacha kaneno tijni en ngolo kata thum, nikech mae en tich ma deal gi thumbe mopogre opogre. Onyalo bet manyachon kata ma nyasani. Omiyo an gimaparo sama aneno gini, en mana ngolo ke.